Tijni mokuongo kidwa tiyo nyaka ibed gi pipe maboyo boyo manyalo sombo, manyalo tero pii kuonde mopogore opogore. Koro nyaka ibed gi pii, nyaka ibed gi kuma igole pii kaka yao moro kata aora moro ma inyalo gole pii gi paib ni. Koro nyaka ibed ni isepidho alode moko kaata nyanya kaito ikunyo bugo matin, kihero be ok inyal kunyo bugo kasto inya bedo gi freji kata tap mikiro godo pii kuonde mopogore opogore, koro tap bedo ekuonde mang'eny e pipe ni mar sombo pii kuonde mopogore opogore mondo mi ole alod ni. Koro paibni ikete mabor, gibedo pipe mang'eny, gibedo maboyo to iketo gi ka ginindo piny e loo, inya kunyo gi e loo kata inya keto gi ewi loo kaito iketo gi ka giluorore mang'eny ei puodho mar keyo pii kuonde mopogore opogore mondo mi olne alot kata nyanya pii. Kaito tok kiseketo paibe go nyaka i make sure ni kama pii aye opong' gi pii, pii ok rume, kata kihero tinyalo sombo pii kumoro machielo tiolo kata iolo esupa drembe moko tikete mondo mi pii obed supplied mang'eny.

Gimabiro e pacha ka aneno gini en ni, jogi ma en puodho mar nga'to. To gipidho spinach, alot mar spinach. To spinajni, chal ka gima opidhe puodho maduong' kabisa ma jii ya kwonde mopogore opogore kabiro nyiewe, kata biro neno kaka gi, tero, kaka gitiyo tijni malong'o. Kendo aneno ka spinajgi gin spinach moro ma alot maler kabisa oti kumaber kendo odoye chalni ni lob ni ber ahinya gi spinach, kipidho. Kendo jok mobirogi chalni obiro ng'iyo, kaka jogi tiyo tich mar pidho spinach ni. Kendo kaka giting'o, aneno koting' banner moro ka ok oting'e, ochuo banner moro kanyo ma apa aparonio o encourage jii mondo oti tich mar pidho spinach ni kwonde duto te ma gintiere. Spinach en alot maber ahinya, kwonde moko aneno kokopure. Chal ka gima kwondego kokiiko maber mondo mi, obed maber mar puro alot spinach